anyalo kawo ngato atero e puodho kasto asiemone opara mowinjore opur, bang mano akawo tol kasto arieyo tir kuma owinjore bed ni opure, bang mano amiye kweru matin monyalo kunyo godo lom, kendo okete e kodhi achiel kachiel e wwang opara.